Ele kimindologoechu ke mbaret ole kororon ng'ung'unyek ak ole tot konyor icheget asista ak koristo neyamat. Kimine icheget ak kecheng ketit nekirutyin si ngoyechegitu kotabalenge simaibut ak kora inage beek ak kityo kora ingoik urwo simobir asista soiti.

Chechu ko lokoek, lokoechu kotam ke mine eng greenhose, yon kakemin ebolichu eng greenhouse acha korutyo en ngokabek ara kenyit agenge kebut icheket, ye kakebut icheket inyo itil anan ialde eng ndonyo.

Koroi kotam kobitunat kabisa en korenyo, koroi komuche chekeam koib lokoyat sikotoret borta, kotech borta akokochi kora kimnatet borta, korotwek kuu chu komuch kora kebir kochang'a alak keaeldae eng ndonyo, yekar ialde icheket en ndonyo, isich chepkondok che keboishen en sobet.

Logoyandani ko yan kakorur kotarerenit i. Keyepe ak panget anan konrotwet. Ye kaitil ak panget anan ko rotwet icheru tenderek, ye kaicheru tenderek iun i akipal palaliandenyin, ye kaipal palaliandnyin itil icheget pak komengekitu.

Koroi kotam yon kakorur kogong' kokaranit kotolelyonit, kotam kebute tenderek ak kiyoita ngwek anan kora yan chang' kebute ichek kochang'it missing akemaa bokoyomyo abakyalda en ndonyo sinyoru icheket rapisiek cheboisien.

Inoniii KO logoyat nekigureeen chepkongor tuun kakonyaaa keame koeek ingweeek

Koroiii kotam kopitunat kissing Eng olinyonent Kinare tendereeek chutok anan Keib kopa ndonyo sigenyor rapisheek

Ichechu ko logoek chetam korutu sana sana en ng'otwet ab mbaar, ketichu kemine akebakakta kesemberchi ak kinaga beek akibakakte orowek ichegen chechang' tatun koruryo, yon kakoruryo akobirirekitun kokong'yo kebut icheket akebakyalda en ndonyo.

Ichechu komi murenik oeng'u ak chepyoset agenge ,icheget kokachop koropaisiek chebo ng'ung'unyek amun moche icheget komin ngwek, sikaikomoche komin ngwek kotamun momiten napas en mbaar mara kokiten. Kochop kole sindoroponi komomuche kola beek ngwek chu ana ndo nyone koristo neo komomuche ichek koib tuguk chakakemin.

En yu kokobor chepyosok oeng' ak mureniot agenge, mureniondoni kokarat wainik en Greenhouse, en yu kondo inendet tait sikoboisien Greenhouse ,iyeyu kokokimin tuguk konginde tait komuche tuguk chekakimin icheget koboisien koik asista nenywanet.

Ng'omnotet missing netot kenyor en yu kokebut, netai kokesemberchi akisto saos chetotkobar ngwek chu. Kibute tugul anan kitut akebel yon ko koyomyo, nebo oeng' keng'otyi icheket amonyokoi koristo amun koker tuguchu kokakimin en ele koik chepkilet ele tot koib koristo anan kotot kolaa beek ndo roponi neo.

Tuguk chemile biik en pichait ni kokatinget nebune mbaar, bune mbaar tinganikiten ngandan mbarani kotakomiten ketik chemokisto anan miten tuguk ab bandek chenyolu korok ketem anan kekwai anan kebut simaim tinget ngotemisye.

Mbarani kokonyolu korok ketem akisto tuguchu, konyolu korok kisto kapisa simaim tinget ngotemisye, ngo ndomomuche tingani kotem mbarani amun iime tuguk chekanyi mbarani komuch kobar tingani.

Poishani achame amun tariti piik koruryo tuguuk akomuchiii kopir asista musing

Kiit nochomen boisioni komoibe inendet napas neo en mbaar ako kora kiit nochomen boisioni kondo roponi neo komomuche kola tuguchu. Kiit nemomochen boisioni kochile gei ako yechilgei komuche konyor myonwogik akobar ngwek tugul en kasarta noton agenge.

Ichechu ko bandek chekokoik mesisiek en mbaar, bandek chekokoik mesisiek keribe ichek ibite amanyokwam tyong'ik anan ko toritik, kora mesisiek kebokokto tatun koyomyo ako yekokoyomyo kebute ichek asikeib koba chogo asikebir koik bandek.

Bo kamanut kapisa kerib teta, teta en gaa ngerib koyon kokoi inendet kokonu chego, chego kokonu amitwogik anan iba kyalda en barabara sinyoru chepkondok, kora teta yon ko koi komuch koi chechang' akialde moekwak akinyoru rapinik anan kora yon ka koi imuche iyalde koik bendo.

En pichait kokabor boiyot nekaborwech logoek, chu kokabor kele kochang' logoek akokonyor missing asista anan beek anan koristo noton nemayamge sikere kokonunyo, logoek chu kokonunyo en mbaar komokomuche nguno kyam anan kyalda.

Pichait ni kokobor icheket tuguk chekakikonor kokasukuma anan ko kebich, icheket kokakobutyo kobutyi ngweny koroisi kobutyi chi nekoibu anan ko karit nekoibu koyon kakubutyo komuche ichek konyor beek anan ko ng'ung'unyek chotok chekotwonen koyoe icheket konunyo ngwek.

Bo kamanut anyun kiisto takatakek ana kartasishek ichekek che kokonyi tumin cho kiboishe cheu chekiboishe eng chiket. Si kobo kamanut ko muchei ichek che chu koib pichait ne makararan eng kapchi kora komuchi ichek ye kakochanga koibu tionkik cheu mosquito anan kora komuch ichek kotrainen asi koburuch beek che katokieei.

Bokomonut, tukuk chekamilan en pichaini ko kokiib icheket relishek oo karubke tukuk chemuren ak oinet, tukuchu ndoroboni anan ndouse komuche inee kobaa oinet oo yekakoba oinet komurite beek chekiyee ak kolaa kora tukuk chesomis chetiot koko mionwokik anan kowech beek choton.

Bo kamanut anyun keyai boisiet amun nametab nchirenik eng oinet kou biikab Lake Victoria, so bo kamanut kenam nchirenik ko amun ne tai, nchiriot koeku ine amitwokik, ko amitwokik komuchei kotech borto atyo kora kokochi chito kimnotet noto. Kora, nchirenik komuch kechop eng factorishek che echen koip kerichek chebo lakok, kora, nchiriot komuche kenam chechang apa kealda icheket eng indonyo ako keria ialde imuchei inyoru rapishek che poishen.

En yuu kokobor melishek, melishek chekabwa elenyokoit elekoite icheket kakoit leet nekobo sabarinywan, kakomongunen biik akityo korat icheket, melishechu ko Kabir en tabandab oinet kokonye komanda.

Boisiotab omena kotam keyomdoi beek eng oinet nyokemoei eng ole woo eng ole kararan si komuch ichek konyor asista ne makat, ye kakonyor asista kinde koyomio acha kewekweknyi tor koyomio ye kakoyomio che kokararanitu ipkealda eng indonyo ana keam koek amitwogik.

Koroi kotam kopitunat missing' amun toreti inendet melit ok biik yon kinome njiriot. Kiiy kotam kotoreti ichek kondo taban taban simayo kotiny ng'weny en oinet tabandab oinet komuche echegen njiriot nekokenomchi orit komalabat aran kocherkei inendet.

Inoni kogoik store. Store nii koginde taban sikong'et ii kinde tuguk, kora store ni komachamdaat keba kerigyi ngo ka lagok chemengech anan koga tyong'ik amun imuch icheget kogo kit neo!

Bo kamanut iman keya kasit ab ripset ab ngokaik, ooh bo kamanut inei kinaga kerichek ngokaik amun netai koribe kerichek amabar outbreak nebo myonwogik en kokwet, ako kerichek kotoreti kora ngokiet kowoit akoripok en tuguk cheu biritek .Ara psoiwoni ko karon kokebit komuche keyeny amotwou bendonyin.

En yu kokabor ngokaik chechang' o psoonik. En picahit koboru chepyosok oeng' ak mureniot agenge ,en yu kokabor kobutyin mureniot amitwogik ngokaik chuton kakiker, kakiker icheket ngokaik en konywanet akebutyin amitwogik.

Ba kamanut inei ngerib kingokaik arek chemengechen en kanunaik nekabun angamun netai kosimabar koristo ,Nebo aeng korib en robta akomanyor asista negwan koraa Koba kamanut koraa ngebai icheken sikobit kebai kenyor chigei tugug chemakingei icheket

Ichechu ko ngokaik chetogu kole improved, chekakirat icheget akeker ,togu kele bo mainik chu kakiker amometo mainik ak komomikisen kei ak alak asimoko mianwogik. Ichechu kokakiker akikochi amitwogik cheyomotin ak beek akinokoi kora kerichek amomyoso, ichechu ko mainik kotam nyokeibe yon kakolok ake maken sure kole kanyor tuguk cheyomotin.

Chto yon amoche anet ole kiripto ngokaik ko nyolu koron kotinye rapinik chemokotin sikwal ngokaik aitya konyor kora kot netot koriben ngokaik. Nebo oeng' kora konyolu ikochi kerichek cheyomotin ngokaik aimonyor myondo ,akonyolu ikochi amitwogik choton chekisirotin en kerichek anan ko kebeek cheyomotin, kora konyolu ikochi temperature nenywanet neyamat anan ko koristo noton neyamat.

Ng'omnotet nomokini konyolu korong kogirasoman anan kogikinetan soribe ngokaichu. Siatile kotuswekchwak ko icheget simaam imainik o nyolu ameken sure ole katil ele mokinge en kutuswek en psoonik ak subenoik. Kora konyolu ameken sure ole kogochi amitwogik ak kerichek ak beek choton che yomotin agonyor icheget kora koristo ak asista noton ne yamaat en borwekwag simobek. Kora ko nyolu acheng kot neo neyome ge ama chilge ak kobar ge.

Bo kamanut anyun kerib ingokaik eng kokwet nyo amun ingokaik, netai kokonu mayainik. Ye kakolok mayainik, komuch keboishe koek amitwokik. Mayainik chukan anan ib kialda eng ndonyo AK kekon rabinik. Nebo aeng kora ingokyandanikan komuch kolok atyo karon koshep kokon arek. Yekagon arechu komuch ialde en ndonyo si sikon rabinik ana ibe iyalde ak koek bendo ak ialde kokon rabinik

Muchelek ii, kindo maa beek kotien ge muchelek che tor indoi. Kotko muchelek itinye kigombok oeng indoi beek soburiet kigombok ang'wan ak kityo inde chumbik ak inde mwaita ak iger beechugan tor kochumukoso. Ye kagochumukoso beek inde muchelek kotienge beechu kogebiman koik kigombok oeng. Ak kityo iger ak ibakte tor koyomyo tor kobekunen beek. Ye kagobegunen beek muchelek chugan icheru ak kityo ye kaicheru inde kibakulishek ak kyam.

Ichechu ko kobor murenik somok, murenik oeng ko kalach tishatishek che tolelyonen. Icheget ko kondoni icheget kochulochuli maandazi. Ichechu ko maandazi kotam kiburge beek, ye keriburge beek ing'et mi unga ichugan bushek chukobo chapati inde sugaruk ibiman ak inde baking powder ak inde chumbik ak irongi beechugan chu kobelebiik. Ye keirongi beechugan ko belebiik ikwanykwany ikwany kwany ak itesyini beek ak iteshini bushek tor kochobok. Te kwanykwany kora tor koik soft. Ye kagokoronegitun kabisa itilatil icheget ak imilde.

Inoni koger ane ko kagoik bendo, bendo nebo ngokiet. Icheju yon kagoruryo bendab ngokiet kindo sanit anan ko kibokulit, ye korinde icheng kechiget anan anyun iun eut ak icheru ak iamde kimyet anan iamde muchelek.

Ichechu okere ko kokoib uchi ara kakoib ichek juice chekokinde kikombet, ituotui lokoyandanikano ak mukanget icheng'e soburiet ak ituatui, yekeritui ichukchukan ichek ak itesyi beek chebelebik, beechon konyolu komiten sukaruk cheyomotin, yekeriteshi beek ichulochul chukan ak iteshi chuu kokeucholuch ak inde ikombet.

Imaanik icheget che kagiyoo. Imaanik, icheng'e imaanik che kororon, ye keinyoru maainik che kororon inde beek ak inde maa ak ibakakte en kasarta noton nebo minutishek sosom anan ko tibtem. Ye kagoruryo beek chugan inde maayat orit ak ibagach tor kochumugan ak korur maayandanigan, ye kagorur imaayandanigan any ii iiste balaliatab imaayat ak inde chumbik ak kyam anyun.

Boisietab chobetab amitwogik achame amun inichob amitwogichugan inetgei, imuche ichob anyun amitwogik che koron che imuche kong'wong anan lagokwok anan biikab kokweng'ung kochob amitwogik ak ichopchi kora yon mi toek. Kora imuche ichob kogemiten kasit ko ye keiyai komuche inee kogonin rabishek. Kiit nemomochen kasini ko ibe inendet ngubut neo, oh ye kagoib ii ak koib kasarta neo keng'ete.

Kimyet iyoe beek tor koruryo, choton che yon koruryo beek ii ikwany, ye karikwany ii inde saanit ak kityo iwe injiryot. Injiryot ibele anyun, tor ye keibel ikarangan ak mwaita inde nyanyik ak kitunguik, ak kityo itilatil nyanyik ak kitunguik ak inde taban, ak kityo iwe ikarangan sukuma tor kagoruryo isaben icheget.

En ireyu ko koibor kogatobot biik, komiten chito biashara chepyoset. Inendet koalda amitwogik amun koibor inendet kogaker amitwogik. En yon ogere chapati ago batai komiten biik che kanyo koalen icheget amitwogik che koaldo inendet.

Betut netai amiten indonyo aldoi ane amitwogik, kou ngwek, nyanyik, ak kitunguik ko kianyoru ine challenges chechang amun: netai konyolu ingen biikguk che imuche konyokoalun, nebo oeng konyolu iger ile keib amitwogichoto cheboko begu amoruiyoso konundos kora, nebo somok konyolu isich kiit ne imutin agoi ndonyo en saishek choto chemogotin.

En pichaini ogere, ogere biik somok che omishe koboiboi. En pichaini ko ka amishe ichek. Netai koganam bendo en eut koame ichek amitwogik en saishekwag che biriren nebo oeng kokam en kechiket konde kutit ak nebo somok kogabaibait inee kou negoger amitwogik kogaanyinyegitun komye.

En pichait ko kaibor inendet ngokiet ne kagebel. Ingokiet ii, keyenye, ye kariyeny iste tugukwak ye keriiste ibelbel tor komeken sure ile keriste ak itya itil kwenet. Ye karitil kwenet icheng ng'etetyot anan icheng kit neu kit ne tot iterekyi inende ak ibel ak inde chumbik akiwekwekyi tor korur.

Netai komenam ichob amitwogik koyolu korong itinye rabinik che yomoti sial tuguk che kimokinge en amitwogik che imoche ichob. Nebo oeng ko nyolu itinye tuguk tugul: soburoik, maat, ak amitwogichoto che yomotin. Nebo somok konyolu itinye ngoriet ak itya iger sumek simotiny anyu amitwogik. Nebo ang'wan ko nyolu irib saishek, kiginetin agobo amitwogik choto.

En pichait ogere banyek che kororon nya che kakibel. Bendo kotamyon kagebel kinde ele tilil anyun ago motinye beek ele motiny beek sinam kyam. Kora netai konyolu iun eunek ak itya icheng saanit anan kechiket anan iun eut siinome iome.

Icheju kotam keguren pancakes. Icheju icheng'e beek che belebiik anan chego che belebiik, ye karinyoru chego che belebiik anyun inde bushek chuganoak inde chumbik ak sugaruk ak inde maayat ak ichulochul icheg tor kagokoronito. Ye kerichulochul icheng frying pan soburietab pancakes ichuton ii ak kityo inde mwaita ak ibel icheget.

En pichait kotuguk chekibore spaghetti chemiten soburiet. Icheju kebokokto tor kagoruryo icheru icheget amat iteste beek itumde beek ak icherji sanishek iromchi sanishek icheng kechiget ne tinye kelek anan icheng ketit ak kityo iamen icheget.

En pichait koboru logoyat. Logoyandani koyon kagoruryo komakong'orng'or icheget kiun. Ye keriun inde icheget ak iyoo anan iib koba factory sibokechop. Ye kagechop icheng ketit anan iun eut ak iamen icheget.

Ichechu ko njirenik che kaketil icheket ipkomengechitu injiriot kebelei korok ak mwaita ber koistogei harufunyi ak koyam ye kakoistogei harufunyi akoyam icheng safuriet ak inde mwaita ak itilji nyanyek kitunguik ak inde tukuchu gei chekaun royco cubes ak inde ak iooh yekario iteshi beek korurioman isutu.

Ichechu ko logoek chemitei konyil chechang, logoekchu kechenge nee mashinit anan ko kecheng mukanget ak safuriet ak ketuio tui icheket ipkomengechitu yakarituatui ipkomengechitu itesti chego chebelei bich che kakiyo, ye kariteshi cheko ichulachul ak logoechukan itui ye kakotwo iteshi sukaruk cheomegei icheket atya inde kikobet keyo.

Ichechu ko supuu, supuu chuu kokiyoe, yoon keriyo ak korurio inde chumbik ak inde mwaita neomeke, yekokorurio supuu ak inde chumbik icheng kejiket aran irongyi kombet aran saniit ak icholol icheket.

Ichechu ko biasinik che kokinde mwaita, iwoe biasinik che kororon yekotwo iwoe itilatil yeityo iun ak beek che tililen ,ye kakotilikekitu icheng soburiet ak inde mwaita, yeityo inde ineget yeityo icheru en mwaita kotwo.

Ichechu ko amitwokik chetam ko sana ko kuren biikab olimbo timin bilau, ichechu ko muchelek ak bendo, iyoe bendo ak inde nyanyik, kitung'uik ak mwaita ak ikarang'an tor korurio, yekorurio irong'yi muchelek kotieng'e beek chekokebiman , akityo inde muchelek komikisenok ak benyikan ak ibakakte icheket tor korurio inde chumbik ak icheru.

Ichechu ichenge nee chukuchukan akitio iun, yekeriun icheng soburiet ak inde mwaita, yekerinde mwaita inde nyayik tung'uik ak kityo inde chumbik cheomekee ak roiko ak kikarangan yekokorurio irongyi icheket ak ibakakte tor korurio isoroku ichek.

Ichechu ko amitwokik iyoe icheket en oret nekerke kora ak bendo, orani iune yekeriun ibakakte ak ichek soburiet ak kinde nyanyik soburionikan ibeel mwaita, yeko koruru mwaita inde inendet kitunguik, nyanyik, roiko ak chumbik ak ikorokan, yekarikorokan inde tukuchukan ak ibakakte konamken ak korurio, yekokorurio icheru ak koite kiam.

Ichenge maiyat nekararan, yekaicheng mayat nekararan ituii inendet mayandanikano ak ikorokan ak inde maiyandanikan chumbik cheyomeke, yekarikorokan iman icheng frying ban ak inde mwaita, yekerinde mwaita ak korur inde inendet mayandanikan koketui ak inde korur.

Unga chebo maandazi chebo magatiat ichul, ye kerichul ichulen chego che kobuurgei ak inde chumbik che yomegen ak sugaruk che yomege ak baking powder che yomege. Ye kagochulok anyun icheng iman anyun indoisiek anan kigombok che tienge magatiat ne kemoche ichob. Ye kagotwo inde parking ak ibakagte en saisek choto chemagat asikorur.

Yoon kokoruryo amitwokichu kokoronekitu kindesanit, yekerinde saniit anyun iun eut inyon iamen eut anan icheng kechiket anyun netinye kelek ak iamen kechiket, anan anyun icheng ketik chekokilit bakokoronekitu ak iun ketichoton ak iamen icheket.

Mwaita nebo ing'wek kotoreti inee en biretab kila amun mwaita kechoben amitwokik kwonyinyekitun kora mwaita koyon imoche ichob makatiat keboisen, kora mwaita ko yoon kimoe kechob muchelek aran ichob nee kotoreti kora mwaiton, toreti kora mwaii yoon kakobaa borto kobois amitwokik komnye en borto amun en mwaiton.

Icheng'e anyun biasinik chekikorurio chekororonen chetom konunio, yekerinyoru biasinichukan chuu kororonen ibaal, yekeribal biasinichukan itilatil ibo komeng'ekitun ak iuun bakotililekitun, yekokotililekitun anyun inde soburiet ak ibakakte okirongyi beek ak inde chumbik ak ibakakte tor ko kokorurio, yekokorurio itumndaen beechukano ak itionyationy ak mukanget ak iteshi anyun chekoo ak blueban, yekokoruryo iromu.

Bo komonut anyun keyai boisioni amun netai: boisioni komuch keyeny yon kagoyechegitun koik bendo, ye kagoik bendo komuch konyokoik amitwogik anan ibealde ak inyoru rabishek. Bo komonut kora kerib tyoni amun yon kagoet anyun komuch koioso ak kochang'a ak kyalda icheget. Ye karialda icheget isiche rabinik che iboisien.

Ichechu anyun ko banyek chekikobun chemistry akitio ketilatil, banyechu ko yoon kakebiman kekonori en oreet nemotinye beek, oreet neburkei ak oreet kora nemotot konyor asista sikowech anyun icheket.

Inoker anyun eiyon obwote olelen kororon kabisa ing'erib amun yoon ko koechekitu kioldo anyun ak inyoru rabishek, kora eingishechu yoon ko koechekitun komuch keyeny ak kenyor bendo ak bealde kora kotoreti ineei eichu koboketemishen en imbar yoon kibokemishen.

Imainik kotoreti netai mainik koimuch ialde, yekerialde mainichukan inyoru rabiishek cheboishen, kora mainichu koimuch kikoi ing'okiet kosieb, yekakosieb konyor areek areek chekiboishen, kora mainichu koimuch keboishen ko amitwokik amun keboishen ko amitwokik anan kimuch kecjhoben mandasi en kaa.

Konyonchon metit anyun ko koot nekikeboishen ko biik tukul chebo emoni bo kenya anan ngwony kindo rabishek, koii kotam kekonoren rabishek anan yoon miten amune komuch kora ibeisomen rabishek, kora koi kotam kewolen rabishek.

En pichait ko kobor anyun nekoo, nechu ko kokinde karit batai, nechu komuch komoche keket kimut kobaa bakialda anan kimuti bokeyenye anan kimuti kobaa kaa bokerib, nechu kora komuch kora kokimuti moche kebit ichek kostokee mionwokikwak.

Bokomonut anee keyai boishoni boo indonyo amun yoon kewee indonyo ibealde tukuk cheuu lokoek imuche inyoru rabishek chetoreteng'e ialen, kora kobokomonut amun imuch iibu ak inyekonor koik lokoek cheome koik amitwokik.

Tioonyi kotam ko sana sana en soiti kotam komiten chiket inendet, tionyi kora ko yoon mokirib keker cheko anan meker amitwokik kou chaik, ingwek kochute inendet, tionyi kora kochome sikoburunen koot neburkei anaan koot nekikeyuen nemotomiten chii, tionyi yoon imoche ibar indoi kerichek, ibutyini kerichek alaa ibiit sikobek.

Ribsetab arekab ing'okaik konylu korong netaa inyoru moshinit nekararan kora konyolu iker ilee koristo nekonyor icheket aran temperature nekonyor icheket komakat, ak kora komakat iker ilee machilkee ichek en oriit sikobarkee.

Kiit nochomen icheket komoibe nee nabas neoo aran moome amitwokik chechang kora kochokyi komotekeni moibe kasarta neoo koechekitun icheket ak ialde anan kokonin maiyat neboishen mayat ialde anan ko amitwokik, kiit nemomochen icheket komokororon wonee biik anan kowon look chemeng'ech ak koton.

Ichechu kong'edek konyil oretunuek chechang achome anee chelege amunee sochome chelegee chelegee komoibe kasarta neoo sikoruryo en mbar chelege kora komotonome mionuokik en mbar chelege kora konkiyoo komotekeni kasarta neoo chelege kora komokonu mionywokik anan koimin borto anan moet yoon keriam.

Inogeer abwote ane ribeet ab arek komuche kobeek Yoon mengech ngot ko mokirib nyolu kigochi amitwogik che yomotin ak kiisti en tiongik che bo Barak che imuch kwam

Inoker boishoni obwpte arekab ing'okaik, aree chomeng'echen komuche ichek kobek en kasarta nekiten choon arechu kot ko mokirib koime kikochi beek, amitwokik cheyomotin komuche kobek, kora kot komokirib kekonor en koo aran komuche konyokoib toritikab timin akwam, korra konyolu kikochi koruu en olekoburkei.

Boishetab ribsetab artet, ng'ororiet anyun komuche konyolu kerat ak kebutyi sokek anyun ak kinakaa beek cheyomotin ak kora kerut amanyor mionwokik anan isirek chemuche kobar, yoon kikee anyun aran yoon kimoche kicherun chekoo kotam kerote kereng'et aran kekerchi simaim biik, achome ng'e keen chekoo.

Ribsetab ng'ororiet, ng'ororiet ko yoon ko koii kotam anyun kebutyin sokek cheyomotin amun ng'ororiet kochome kwaam sokek, ko nebo oeng kinoko beek akityo kimut kora eleburkei ambar koristo ak kora kotam kebite sikostokee isirek chemuch ichek koib chekoo ak yoon kimoche kekeii ng'ororek kotam kerote kereng'et aran keker inendet amalabat ak kekeii.

Betut netaa oibee tukuk ko kionyoru imaan challenges chechang amun netaa kokinyolu itinye rabinik cheyomotin sikomutin akoii elekeibe, nebo oeng koraa ko nyolu itinye kasarta neoo siibchi tukuchoton en kasarta nekamach kora konyolu itinye kiit neiben inendet simaimin.

Boishetab ribsetab tukaa, netaa ko moekwak konyolu kialda ak kial alak sikomuch kowalak, neboo oeng kora konyolu kewolchi kerichek chekibiten sikosto mitenik anan mionwokik chekokonyor, nebo somok kora konyolu kechengyi suswek chembioen chekororon chelelach sikwam icheken, nebo somok konyolu yoon kokochurtun kialda ak kial alak ak kotra eito konyolu kewal ak nebo kokwet.

En pichait kokobor eito anyun neoo, eito kotoku eito kelee luchebik, yoon luchebiik eito keisto amaluch lokok amaluch biik amaluch kora moek chemeng'echen, eito konyolu kerat ineken akityo kebit amanyor mionwokik, yeite yoon ko kowit kimuch kialda ak kial alak alaa kialda bakoik bendo.

Bokomonut anyun boishetab ribsetab tukaa ak sana sana soiti koribsetab eiik amun netaa eiik kotoreti ichek motekeni kasarta neoo koechekitun yoon ko koechekitun nekoo imuch ialde akitio iaal alak aran ialde ak inyoru rabisjhek kora eiik koimuch ialde kobaa soket ak ibaketil ak koboik bendo, yekarialde kora benuikan inyoru chepkondok, nebo angwankora kotoreti kokochi teta ne subendo, koyon kokonyor teta nee subendo komoronye koii teta.

Tuguuk chekamilan mising KO tyangik chechang Chemiten wiyaan

En pichaini ko kobor boyot nekete pikipiki, boyondoni ko kalach kobutit ne birir, boyondooni koibe ichek makaa chekakirat, boyondoni ko kakorat makaa mising chechang inuok inuok loo, boyondoni ko kakomuch inee tot koumisang'e aran tot kobut amun kakonyikisit anyun makaa chemii batenyin cheibe.

Bo kamanut anyun boisietab makaa eng kokwet amu makaa imuch ialde yekarialde makaa chikan inyoru chepkondok che iboise eng betusiek kilakila. Kora ko makaa kotoreti bik kou kwenik yon korobon komemuchi iseret iboishen kou kwenik kotoretin ichoben amitwogik ak inyoru kora warm nenotok nemakat.